Mokwongo tij ni katime omiya yuto maber, yuto maber nang'o: sama aseloso gigi matere chiro omiya omenda moko makonyora godo e oda anyalo nyiewo yudo kaka anyiewo chiemo , kaka arwakora anyalo gero go ot, nyithinda dhi skul mok akwa ng'ato goli e kwecho manono, ma sa ka saa idhi kweche ni konya go konya go ogoli e dhok mar konya go. Omiyi yudo yuto mar e yoo makare yoreni dhi e dimba. Sama ng'ato boseng'iewe kata in iwuon idhi ipidho gigi ka isepidho gi ka gisetii gikelo tipo dala ka dala omiyo ber ne to ng'eny ahinya.

Tijni kuom adier ato to ahere, gima omiyo ahere. Sama ing'ado gigo kitero ne jambi mondo odhi ocham miyo iyudo yuto maber mar chak ,sama ayudo chak, anyalo dhi ma us chaga ni echiro ma yud omenda anyalo konyora godo eyore mopogore mopogore kaka ng'iewo chiemo, puonjo nyithindo, gero oda, kata gero ne gwen. koro omiyo tijni ober ng'ama wachoni ok nyal time mano ng'ama kia gima dwaro ekit ngimane. To kama koro tijni rach godo mondo momiyo kendo seche moko ok inyal here, ka ok irwako law mabade boyo, gigo ng'oli to kendo gi ilo. Lakini kiseng'eyo kaka itimo to ber. En tich mondisore ahinya

Olemoni en iluonge ni dek gi dholuo, to dho ngere to dende ni beetroot. Beetroot nigi mor mang'eny ahinya kichame to omiyi ibedo gi remo e dendi ok i ok ikos remo e dendi. Omiyo ato to ahere kendo omiya ilo gi mor ka anene ahinya.

Gima timore kae en ni rabuon mar waruni ogole epuodho. Ng'ani osinje eyoo maler. Kendo ineno ka gi chiek kabisa gidongo dongo .Ogo picha kotang'one jopur wetene kata jok maneno kaka joneno kaka wan kama. Joma nyalo gombo ni mondo odhi ong'iew. Osinjo ogolo rabuond waruno epuodho.

Mokwongo timo tijni, nyaka ibed ng'ama olony e wach mar pur. Ok ahinya kata matin. Iloso puothi, puothi mokwongo, puothi nyaka bed maler sama ipidho alot, ma alot sikuma. Nyaka puothi bed maler. I make sure ni puothi ler. Mar ariyo, kipidho gini, tiketo kind alot ka kind alot nyaka iwe thuolo ma lot yarorego mondo bedene obed madongo kata machwe, eka inyalo yudo yuto maber, sama giyarore maber. Mar adek ,nyaka ibed gi pi machiegni miolonegi alot sama oro nitiere mondo yuto maricha odhi obed malo, kik ikos giminyalo tero e chiro.

Sama aneno gigi mopidhi e bwo tipo mang'ichno, aneno mana omenda, gi kaka anyalo gologi kanyo matergi e pinje maoko, kwonde ma ji ohero maua, mang'we mamit kamae. Mano e gima biro e pacha, kaka anyalo manyo negi chiro ma oko, ma kuma atergi e ma ausgi mayud pesa manyalo konya e gigena mopogore opogore. Mano e gima biro e pacha. Mopogore gi mano to ok ane.

Gima bire pacha kanono tijni maler aneno mana ni ka gimiluong gi dho ngere ni demand and supply demand nimalo supply ni piny . Koro gima bire pacha ni gigi dhi kethore kaonge chiro minyalo tergi e mapiyo piyo gigi dhi kethore ka nikech japur giyuto maber to kama gitergie chiro onge koro gigi dhi kethore sa ahinya.

Kit olemo maneno kaeni, aneno ka en gi dhoo ngere iluonge ni apple gi dholuo tiluonge ni nyami. Nyami ni aneno ka okelo mor sama ichame kikae to engi mit maber ok en sukari ahinya to bo oonge chumvi to iyeno ni engi pii matin to iyeno ni bo oonge gi pii. Engi vitamins moko maber ahinya edel ahinya.

Aluora man antiere to gini onge kuom adieri mar Nyassaye kik ariambi. oonge. Jopur makoni pok oyange kaka inyalo pidhe. Lakini kana awuotho e counties moko mopogore opogore naneno ka jomoko chame kaka olemo giwachoni omit kochame kaka olemo kamano. Koro ato to ok ayangore kode ahinya

Gima aneno ma gikawo maber ahinya mopogore gi kido manyasani en gi miyo joma dongo luor. Aduoke. Aduoke ma nyithindo masani thoo wuoyo awuoyo, ni ka dhogi pok oluar to nyathi osekwanyi. Rowere mantie egweng'wa kanyo to gin gimiyo joma dongo luor. Ok gi thor duokore aduoka gi joma dongo. Kendo gima chielo en oote ko oor nyithindo masani ki oro to gi dhii ma gilal kata giwuondi ni pesa olal. Lakini nyithindo mae egweng'wa e aluorawa aneno ki ooro nyathi to dhii ng'wech kendo omiyi luor eoteno kabisa ahinya.

Nitie buche ma mine ochako e kor gweng',ema ng'eny gi dhiye, ka gidhi e romo mar joma mine. Kwonde go em nitie jopuonj mapuonjogie. Kuom mano, dongruok mokelo en kungo. Puonjo ng'ama miyo kuom kungo kendo eyore mag ohala kaka onyalo dongore owuon, kokeno, kungo matindo tindo pile ka pile kata juma ka juma kata dwe ka dwe. Omiyo osekelo pogruok mang'eny e miere kae. Ka gidhi e buche matindo tindo magiloso magichokore mine apar kata prariyo, kang'eny to pradek. Iyudo ka kagidhi kwondego, to giyudo puonj kendo ipuonjogi kaka ginyalo kungo magikonyore e gik gi magi kaka puonjo nyithindo, gero udi, kamano kamano.

Gima timore kae en ni otud olemo kodhi mondo gi tii eyo makare kata piyo piyo. Gi dhoo ngere to dendo nia grafting. Koro grafting kotimne olemo kotimne yie ma to en yien ochalo yiend avocado olemo mar avocado. Kotimne grafting koro dongo ne ok odhi malo ahinya onyak ka en piny to onyak piyo kendo olemo mamit ma en kothe ariyo mokiki.

Jopuonjrego ne ng'anyo kaluore gi kaka no mednegi omenda mar tiegruok .Ma jomoko wacho ni jonyuolgi ok nyal chulo, jomoko wacho ni gin gin nyithi kiye kama gi dhi gole pesano onge omiyo ne gi ng'anyo ka gidwaroni mondo oduok pesano chien kama ne entiere kik mednegi nikech ngima masani be tek yudo kuma gi dhi gole omendano ka gi dhi go mbele ne onge.

Pidho bando notimo maber ahinya echiro higa mokalo nikech iyudo ka jii mang'eny chiemo ne nitiere. Koro kech moro makayo ji ahinya asatacha ne onge. Koro kuom jopur to nengo ne ok odhi piny tonengo be neok odhi malo ahinya ne en mana ediere kanyo. Koro jii no ok othagore ahinya chiche ne ber e gima anyalo wacho nengo ne ni ber ma ng'ato ang'ato ne ok owinjo pek ni odhi asara kuom pitho to pesa no dhi piny. Kuom jonyiewo be ne ok oywak ahinya ni pesano ni malo ok gi nyal yudo chiemo.

Tijni oselokore kaluore gi kata chiro mar kuma nitero gima ipidhoni nolal. Koro ji mang'eny nolalo kothe ka gi pidhe sani kata ki pidhe kama idhi tere oonge koro dwarore mondo olokore kuom kinde malach ahinya. Oonge echiro kama ibiro tere kata kipidho pambano onge. Koro ji mang'eny tinde ok pidhe oselokore kendo kata kothe kende ok yudre eyoo mayot.

E picha mokwongo mondik ni organic farming no, ng'ano tiyo gi kido manyachon mar pur ,mare. Onge kemikol mora mora ma nyasani motiyo godo kuom chambe. Koro kata mbolea motiyogo kanyo ineno ka otiyo gi owuoyo mar dhiang' e puothe kanyo. To conventional farming, en ng'ano matiyo gi lony manyasani, ma puodhono igone yath manyasani, kopuro, opuro gi gik manyasani. Gimora mora motimo kanyo, otiyo gi mbolea manyasani, manego kute, obed komo, obed ang'o, otiyo gi gik manyasani.

tijni ni kod nengo e alwora nikech ji matin ahinya ematime, nengone mokwongo odwaro puodho maber moik maber. Odwaro ni mondo kata gik migoyo e puodho manego kute kata mageng'o tuoche, nengogi ni malo, koro ji mang'eny olwore, kendo nengone ni malo ahinya to kisepidhe miyude ma sama koro ikayecha, nengo mar gimiyudono kano timo maber be nimalo. Koro ober, ber mare ni yutone ber, to rach mare en ma ni gik mitiyogo kanyo malose be nimalo.